Ee oyudore e aluora wa, itiyo kode kaka viuongo kata gigo mag medo dhandho e chiemo. Itedo kode chiemo mago mi iloso kod kado machalo kaka ring'o, gweno kata rech. Omedo dhandho ahinya e chiemo, ing'ado matindo tindo kaka ing'ado nyanya kendo iole e chiemo bang' ka osechiel mondo ochwakre godo mar mondo mi omed dhando e chiemo no. Omit ahinya kendo ji ohere e aluora wa.

Tich mar afwoto ni gi nengo e aluora wa nikech en gi ber ma odhuro ma opogore opogore. Mokuongo, afwoto ka ng'ato opuro iuse ni mar okelo pesa ma kelo konyruok ne oganda. Bende ober ahinya ne del ni mar en kod rateke mag geng'o twoche mi iluono gi dho ngere ni vitamin. Madini mag vitamin gi eki geng'o twoche ma opogore opogore e dend dhano kendo gi medo gero misingi ma otegno e dend dhano mag geng'o twoche. Afwoto bende madini nego eko ber ahinya ne wang' ni mar gi miyo wang' neno ma ber kabisa.

Moko kuom jo thumbe kata jower ma ong'ere ainya e gwengwa en mi iluongo ni prince Inda, odongo swag kata Johny Junior. Jo thumbe gi ong'ere ni mar gi wero wende ma chal kama . Prince Indah owero wende mag hera ma moko iluongo ni nyar jaduong',owero be wende osiepe kendo rembo kod ma moko. Odongo swag owero nya suba, wende machielo iluongo ni chwade gi nyundo, ochako owero nyo gaya kod ma moko. Johny Junior bende en jawer mar auma ma owero rumba gi dholuo wende achiel iluongo ni sweet love ma ng'iso ni hera ma mit moro iluongo ne mashabiki ma owero ne johera mage kod ma moko.

Lwanda Magere, ma osenindo ,ong'ere ahinya e piny luo nikech en achiel kuom jokedo madongo ahinya ma ne ni e piny luo e ndalo ma chon. Ne okedo ne oganda mar luo seche duto ma ji odhi e lweny kod oganda ma moko kaka mag kalenjin. Ne otegno ahinya ni mar ne onyalo dhao gi oganda ma jo wasigu mang'eny kata en kende. Kendo ne en gi teko ma okalo ng'eyo gi dhano, bende tho mare ne obiro apoya nono e yo ma ok opangi ni mar nege ne tek ahinya ma ne onge ng'ama ne nyalo paro ni ne inyal nege koda dhano. Wang'eye ahinya nikech en jakedo marwa.

Gini ong'ere kaka cucumber, itiyo kode e tedo chiemo ni mar omedo dhandho. Kendo inyal muode kamano ma numu nikech en gi madini ma omedo e del. Kata kamano, ok ahere nikech kaka joma nyidendi tiyo kode. Nyadendi ka ogombo bedo e achiel gi jalno ma wuoyi to onge kaka onyalo timo, gi thoro tiyo kode e yo marach ahinya ma ok owinjore.

Jo go ma ni e pichani gin jotend siasa madongo ahinya e piny Kenya ka. en moluor Raila Amollo Odinga kod ker mar piny Kenya William Samoei Ruto. Gin gi nengo ahinya e pacho ka ni mar Raila osekelo dongruok ma opogore opogore nyaka nende siasa chakre e piny Kenya. Osekelo lokruok ma ng'eny ma tamre gi nono ka achiel kod lokruok e katiba kata chike go ma rito piny Kenya kod mamoko. Jatelo William Samoei Ruto bende ong'ere ahinya ni mar osekelo dongruok e piny pacho ka nyaka ne obed ker ma rito thurwa. Osetimo lokruok mang'eny e kit kaka itimo dongruok e piny ka.

Tijni en tich mar pitho abukado. En gi nengo maduong' ahinya nimar abukado nigi chiro maduong' pacho ka kendo nyaka pinje maoko. Abukado nigi ber mopogore opogore nimar itiyo kode eloso mo, gigo ma wamadho miluongo gi dhongere ni juice, kendo koth abukado bende inyalo regi kendo bedo kaka yadh gwen. Kopogore gi mano, abukado nigi ber ahinya nimar ichamo kode chiemo mopogore opogore, machal kaka alot, abukado inyalo cham kodo nyoyo kod mamoko.

ma osenindo ngire kata profesa wangari Madhai ne ni huma malich ahinya kata ne ong'ere malich ahinya e pacho ka ni mar ne okedo ahinya ne pidho yien kata rito bungu, ne ong'eyo ni bunge ni gi ber ahiny ani mar gi kelo koth kendo gimiyo le mag mbungu kuond e ma gi nyalo dakie, kendo aora bende ne ayie bunge go, nong'ere ni kech nokawo okenge mopogore opogore mayot kata matek mag pidho yien, bende noketo odioching' mar pidho yien pacho ka higa ka higa mabende wapare go.